Eng iman, ko yekokotestai koba kenyisiek ko kokotestai kobiit wolutik eng ripseet nebo kiagik. Eng betusiek chebo keny ko kikiboisie kewet anan ko akwet kebae kiagik. KIchaang kiagik ago kibo kipgaa. Kiipkiyoki tait koskole keeket anyikekerji bii. Betusiechu ko kikonaam biik baet nebo kiagik nekitekchin koot. Kiagik chekiboe ko bo keswek chebo barak akeipchin amitwogik kobwa yoto.

Eng yu akeere maat neo nelole eng timdo. Mastinwechu kobunu boisionik chebo kimugulmet. Nganda yeyamat komuchi kowendot maat mising eng timdo, ko memukoksei kolal maat inekei eng timdo. Ni ko kaborunet kole mite chito anan ko biik chgekamiyu chekakelaal maat amabar mayat. Imuch kora komitei chito nekawirta tomotet akonam tomotonot kolaal maat. Ngonyor koyomyotin sogeek koimuch kolal timdo tugul.

Eng iman, ko kingayae boisioni netai, ko nganda kikaatiam mising konetisiet ak naet nenomekei ak temisioni ko kianyoru kewelutik tutikin. Eng beetut age tugul. Ko chi netou mung'aret konyoru kewelutik. Toreti mising kewelutichu eng kochul chito akong'any konyek ak metit nebo chito, akonai kiit nenyolu kotiam koistoekei eng tai akonai kora akobo kiit nenyolu koyai neimuch kechilile kangoyae netai.

Bo komonut mising tekset nebo ortinwek eng emet. Boisioni komi tetutik chebo bandabtai chebo kandoinatet nebo emet ako boisiet nebo serikali koker kole kaleta boisioni. Boisioni kotoreti mising koker kole kemuch chemung'arainik ak kobotik kosuldae magutikwa. Kiboisie ortinwek keib tuguuk chemokotin eng mbar kobun dukosiek. Yekakorurio minutik keboisie ortinwechu keker kele koityi olik eng ndonyo.

Eng yu akeere kolset nebo keetik. Ketik kobo komonut mising eng sobet nebo kimukulmet eng ortinwek cheterterchin. Komonutiet netai nebo keetik kotilili koristo. Koristo nekibuusi kobunu ketik koek koborunet kole nyumnyum mising keekol ketik korikyi olekiminye asikotoretech kenyoru koristo netilil nekibuusi. Keetik kora koibu ropta. Yekitinye keetik akobetyo kwenik koimuch keebet kora akiilal.

Tuguk tugul chemiyu akeere kobo komonut. Chu ko lokoek cheterterchin chebunu mbaronikyo. Akeere ndisinik chekikinuus akobo komonut amu toreti kokimiit borto. Mitei kora nyanyek chechang mising. Nyanyek keboisie kisuuse amitwogik cheterterchin ako chaang amitwogik chemaimuch keyo komami nyanyek. Akeere kora kitunguik ako kitunguik ko nekiit kotinye boisiet neu nebo nyanyek. Yekiituiyo nyanyek ak kitunguik aketon kochobe kachumbari.

En yu akeere chito agenge nekikochin barueti anan ko chamchinet nebo mbaret. Mbaret age tugul konyolu kotinye baruet ne notok kekuree Title Deed ne notok ko koborunet kole ninyi mbaret. Kikonam serikali kokoito baronok asikotar ng'alekab rebishet ak ng'usetabkei neking'ushinkei mbaronik. Yekakonyor chito baruani ko akot tamite chito netiame koreb mbaret akole nenyi kotoreti baruani kobelis eng yoto.

Eng yu akeere biik cheterterchin chekakomongkei asikobiit kosirkei koek biriik chebo kura. Lewenisiet kobo komonut mising eng emet amu tureti biik konyorjigei kandoik chemache. Asikobiit kosuldae chito lewenisiet konyolu kokakoit kenyisiek tamanak sisit ako kikotiil kipandet. Yetinye kipandet chichi konyolu kokeer kole ofisishek chenomu siret nebo birik chebo kura aibkesiir keteshi biik chenyokoaei lewenisiet nenyone.

Ngookeer boisioni akeere bandabtai. Akeere biik cheketuiyokei asikobiit koyai boisiet koboto ng'alalet eng kibagenge. Bichu koimuch koyae boisiet kampunit agenge ako kakeer kole nyumnyum kotuiyokei asikotoretkei koityi magutik chebo kampunit. Imuch kora komi kaimutiet nekakobiit nekakikeer kele nyumnyum ketuiyokei asikobiit keetar kaimutyonoto amu mwaat kele katuiyetabkei ko kimnatet. Bichu koimuch kobunu kampunishek cheterterchin kora.

En yu akeere biik cheterterchin chemite tuiyet. Mitei chekeere ng'ony cheochinkei boisietng'wa akomitei chekeere tai akoboiboi. Ni ko koborunet kole mite chito anan ko biik anan ko kiiit nekikeere eng tai. Tuyioshechu ko kikonaam serikali koyai mising asikobiit koleta konetishet akonoisechi kiboitinikwa akobo tuguuk cheterterchin chenyolu koyai. Mitei chepkondok chebo Allowance chekekochin biik chekabwa tuiyoni.

En yu akeere chito nekorutoji deskit nebo toretet eng hotelit. Hotelishek cheuchu koboisie kiprutoinik mising. Mitei biik chekikende ng'echeret tai cheboiboen mising akongen kokaikai akong'ololji biik.

En yu akeere chito netiome konam boskilit nemi kolule amu mitei ndisinik chechang chekokirotyi akomi tei chito netiome kook asikowech akotelel komie.